Kabwatetab betut nebo siketab kiboitiot koboo komonut misink amu ikojin kiboitinik konai kole chamat inendet kounoton kokojin inendet kimnotet kokilkee en boisiet ikojin kiboitinik koraa konoyo niton kokimitii kipakenge nemiten en icheket ii ak kokojin kompunit kotestai komie boiboiyet neibu boisioni kotoreti kochuchuch kobwotutik en kiboitink kounoton kotoreti en chametab kee nebo boruekwak.